Mbica ĩno ĩratuonia mũirĩtu arũgamite kando ya indo cia gwaka, iria cithaĩtwo na maratathi, hihi no cikorwo ciĩ waya, kana indo ici, indo ingĩ cioothe cia cihũthĩg cihũthĩkaga thĩiniĩ wa mĩako. Tũrona ehumbĩte mũbuto mũthemba wa jeans, na akanyita notebook. Ningĩ nĩekĩrĩte ngũbia na t-shirt ĩrĩa ĩna mandĩko ma kambũni ĩrĩa arutagĩra wĩra. Thutha wake nĩ haroneka mũthuri ũhana ta, tarĩ mũhĩndĩ kana mũthũngũ. Ningĩ nĩ haronekana ta thũtha wake hena nyũmba ĩrĩa hihi nĩ obici yao kana nĩ go-down, kũrĩa maigaga indo ici. Indo ici ningĩ ci cigĩrĩirwo igũrũ wa mbaũ, mbaũ iria ihũthĩkaga thĩiniĩ wa warehouse.

Mbica ĩno ĩratuonia mũgũnda ũhandĩtwo mĩmera ĩrĩa ĩciaraga matunda metagwo dragon fruits. Mũmera ũyũ umĩte bũrũri wa China. Mũhandĩre waguo nĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩ amu nĩ ũ- demand -aga ikĩngĩ cia koroga cia kũũnyitĩrĩra o hamwe na maĩĩ maingĩ. Kwa ihinda rĩrĩ, arĩmi gĩtarũ-inĩ kia Mt. Kenya nĩ maũhĩmbĩrĩtie nĩ amu matunda maguo nĩ marendio mbei njega thoko-inĩ.

Kadi ya ATM nĩĩhũthagia mũtũrĩre wa mũndũ kwa njĩra ciganona. Wambere nĩ kũnyihia thabarĩ. Mũndũ no arute mbeca kwa agent ũrĩa wĩ hakuhĩ nake ategũtinda agĩthiĩ bengi-inĩ kũrĩa ATM machine ĩrĩ. Wakerĩ kadi nĩĩteithagĩrĩria harĩ ũgitĩri nĩamu nĩkũrĩ na andũ manatunywo mbia thutha wa gũcirutĩra bengi-inĩ. Wagatatũ, kadi nĩiteithagĩrĩria ha hĩndĩ ĩrĩa mũndũ araumagara gũthiĩ thabarĩ nĩamu tonginya ũkuwe kĩmanjika kĩnene kĩa mbeca baribari. Haha nĩharĩ kĩguni kũrĩ mũndũ ũrĩa ũhũraga biacara na mbeca nyingĩ. Wakana, mũndũ athiĩ nduka-inĩ ta supermarket, noahũthĩre kadi ya ATM kũrĩhĩra indo iria agũra kuo.

Graph ĩno ĩratuonia mũhũthĩrĩre wa mbeca kambũni-inĩ ya Saiton. Mahũthĩro maya nĩ ma kũũma mwaka wa kĩmbeca wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na kenda na wa mĩrongo ĩĩrĩ nginya wa mĩrongo ĩĩrĩ na ithatũ na wa mĩrongo ĩĩrĩ na inya. Mahũthĩro maya magayanĩtio maita merĩ marĩa nĩ, ma o mũthenya, na ma ũthii wa na mbere. Mahũthĩro ma omũthenya, makoretwo makĩongerereka o mwaka kũũma ciringi birioni ĩmwe na mirioni magana mũgwanja ma mĩrongo ĩtandatũ na igĩrĩ mwaka-inĩ wa mbere ngĩnya birioni igĩrĩ na mirioni magana matano ma mĩrongo ĩtano na ĩmwe, mwaka-inĩ wa mũico wa kĩmbeca wa riboti ĩno. Mahũthĩro ma ũthii wa na mbere matikoretwo makĩongerereka mũno mĩaka-inĩ ĩyo ĩtano ĩrĩa ĩmũrĩkĩtwo nĩ riboti ĩno. Hihi he bata kũnyihia mahũthĩro ma omũthenya kũringana na ũrĩa riboti ĩno iratuonia.